Ma en ohala mar loko alot. Kidwaro timo tijni nyaka ibed ngatma onge tij alot kendo nyaka idhi imany chiro kama alot aye kata imanya kuonde ma puothe alot nitie, nyaka imany kuonde ma jonyiewo nitie mangeny

Ma en tij puro, kendo en tij puro alot. Alodegi inyalo us kendo gikelo pesa. Kendo dhano mang'eny ohero tij pur nikech tij pur oonge kod weche mang'eny. Inyalo mana tiye e seche be makoth chuwe kata inyalo time ndalo ma chieng' rienye.

Chieng mokuongo mane achako timo tijni dhano nobiro mangeny ahinya mondo mi ojas otas mar chudo mar sirkal ,kendo joma ngeny nekia kaka ijaso otas ni omiyo napuonjo gi achiel ka achiel mondo ginge kaka ijase. Jomoko be ok notingo barupe malongo mar jaso otas ni

Magi gin tinga mar pur, kendo aneno ka gipuro mondo mi ka ndalo ma koth ochwe mondo gikom mondo gipidhgo cham kata gimoramora ma gidwa pidho e puothegi

Ma en tich mar thietho kendo tijni konyo joma ng'eny ahinya e alworana. Tijni itime ni jok ma dendgi lit kata ng'ama ok winj maber. Kendo bende tijni nyalo konyi kata in iwuon miyud pesa. En tij mosekonyo joma ng'eny e alworawa.

Nyasi mar nyombo osee yudo lokruok e aluorawa kod weche mang'eny ahinya. Chon ji ne ting'o dhok kadhi nyombo, kendo ne isembo dhiang' korie rangach. To tinde joma ng'eny ting'o pesa kadhi nyombo kendo iketo pesa e bahasa mondo omi jonyuol. Chon joma chon ne nyiewo ne jodongo kong'o mondo omadhi. To tinde imiyo jodongo pesa e lwetgi. Kendo nyiri ma odok ga kuon nyako ne budhoga oche to tinde kata mere bende nyalo budho oche.

mon moko kapek to nitie chiemo ma gihero kendo nitie chiemo ma ok ginyal chamo, nitie chiemo ma kagichamo to giol, nitie chiemo ma kagichama to gingok , jomoko bende ol ahinya, jomoko bende igi kwot maduong, jomoko igi kwot matin, kendo jokmoko mayach ohero nindo ahinya nitie be jomaok ohero nindo kendo ka ngato yach to chunye thagore ahinya kaka obiro nyuol.

Ma en tich pith mar chamni kendo gima dwarore e pidh ni en ni nyaka ibed gi chiaye ma ipidho kendo nyaka ibed gi chiemo ma chiaye no chamo kendo nyaka obed gi pii maler momodho gi aluora maler morit maber eka mondo miyo tijni otimre ma dhiang ok thoye kendo tijni dwaro ni mondo inge kaka irito ,irito chiayo mondo ka chiaye odongo to ingi ka dobedni otuo ingiyo kaka ithiedhe

Gini nikod nengo ne jodak ma aluora wa nikech en tangi mar kano pii kendo joma ngeny tiyo kode ahinya. Ndalo ma koth onge ama ndalo ma oro ngenye inyalo tii kode kata kuonde ma nikod chieng ahinya inyalo tii kode nikech okano pii e ndalo mangeny ahinya

Ma en tij pidho chiaye kendo tijni miyowa gik mang'eny ahinya. Inyalo pidhe miuse, itere e chiro iuse, kendo miloke pesa. Kata inyalo golo chak kuome. Ama inyalo tere kar ng'ado chiaye ma ti kode kaka ring'o.

Ma en yath mimuonyo kendo yadhni osekonyo ngima mangeny ahinya. Itiyo kode kuom gengo tuoche kata gengo ayaki matiyo e del kendo nego dhano. Tijni osekonyo jii mangeny tii nigi teko kata mar wuotho. kendo tijni ,yadhni osekonyo jii mangeny oyudo ngima

Ma en tich mar pith mar chiaye kendo ka aneno tijno gima biro e pacha en ni, en chak mawuok kuom dhiang ni kendo chagno omiyo jii mangeny yudo teko. Chagni inyalo ter kuinde maboyo boyo nikech dhiang ni golo chak mangeny ahinya kuome kendo kipidhe maber onyalo miyi chak mangeny kirito ngimane kendo chege go itero kuonde maboyo boyo kuonde ma chege onge kaka bombe ma dongo dongo

Gima ni kod mor kae en kaka ng'ani okawo puodho kendo ipidhe gik mang'eny mopogore opogore kaka oduma, yie, alot ,olemo mopidho e dier puodho.

Ma en tij pur mar pidho nyanya kendo tijni itime kuonde mangeny ahinya moloyo kuonde ma pii yudore kata kuonde ma pii ok yudre nikech inya tiyo gi lony ni mar ngeyo ma igo pii ne nyany agi kendo nyany agi chiek ga ahinya ma usi.

Aneno ka jii obet piny ka kendo gingiyo kaka itiyo kod wang jowi. En tich maber ahinya kendo jomoko yudo pesa koya kuom tijni kendo chal ma ipuonjo gi kaka ginyalo tiyo kod wang jowi.

Tijni nikod nengo e aluora wa nikech tijni miyo wa chiemo kendo omiyo wa pesa. Tijni joma ngeny ohero time nikech en tich maonge kata kendo joma ngeny tiyo kod gigi

Mae en alot kendo en kod nengo e alworawa nikech joma ng'eny ohero alot, kendo inyalo tede machame. En alot magero del kendo miyo dhano teko. Jomang'eny be use, kawe to use kwonde ma alodegi onge kendo itiyo kode e yudo pesa. Bang' pure mipidhe modongo maber, inyalo use kata ne chiaye ma chiaye chame.

Ma en tich mar keto ranyisini e wang' jowi, kendo chieng' mokwongo mane atiyo tijni, ne ok ayudo kata ohala kuome nikech jomang'eny ok ne ong'iye. Kendo alworana ok ne ber. Ok ne winjre gi jowi mane atiyogo bende ne kwamo kwamo.

Tijni nigi nengo e aluora nikech en tich mabe ahinya, en tich ma miyo ngato pesa kendo tijni kidwa time nyaka ibed ngama ja chir ahinya kendo ngama ongeyo ohala ma tijni kelo. Inyalo tii kode e loso chiemb gwen kendo gwen ohero ahinya chiemo machal kod kamae

magi chalo nyithi school mobiro mondo opuonj kaka inyalo pidh alode kendo kaka inyalo pur, chalni okel gi mondo gi ngee kaka pur en kendo mondo gingee kaka inyalo tim tijni

Weche man gi nengo ka gin kaka kalam, uniform, buk, kom mibete kod mesa mindike. Tie, wuoche gi socks

Ma en tich mar pidho rech kendo gima omiyo ok ahero tijni en ni chieng moro kane apidho rech kamae mane awuok matin maok nawe ngat marito gi kendo kane aduogo nayudo ka reja otho tee maok nayudo kata achiel momiyo ok ahero tijni kata matin